Wambere, nĩgũthurania mbegũ njega cia minji, iria njega na gĩcigo gĩaku. Rĩmĩra kũringana na ũrĩa kũagĩrĩire na ũmenyerere mũno, rĩrĩa mahũa ma thuka. Tegera mũmera waku, ma mũtĩ, nĩguo ũkũre na igũrũ. Kerĩ, rĩmĩra nĩguo kũruta nyeki. Wagatatũ, minji nĩyagĩrĩirũo kũgethũo rĩrĩa mathũi makũra, na minji ĩrĩa ĩrĩ thĩiniĩ ĩtarĩ nyũmũ mũno.

Motungata maya, marehete njĩra ta mĩcemanio ya internet , kũhũthĩra program ta zoom ,nĩkũnyihia garama cia thabarĩ, na cia kũgĩa na handũ ha gũcemania. Kerĩ, gũthoma na intaneti, kũruta aruti a wĩra makĩhũthĩra internet , nĩ njĩra ya mbeca nini, Wagatatũ, intaneti nĩteithagia kũruta wĩra, mwega na program cia computa, ũguo kũnyihia garama. Macini na program nocirute wĩra mũingĩ hatarĩ gũcaria aruti a wĩra aingĩ.

Thirikari no ĩrehe program cia kũruta andũ ũhoro wa bata wa internet ũrĩa ũngĩmateithia thĩiniĩ wa mĩtũrĩre yao, ũgũo thirikari no ĩmateithie na irathi cia kũrũta andũ gũtũmĩra indo ta kompiuta, kerĩ, kũmahe na ũgĩ wa bata wa gũtũmĩra indo ta cia internet.

Ũrũngaru wa ũhoro no ũkorwo na ũhoro ũtarĩ wa ma ũngĩheanwo kũgerera intaneti. Thirikari no ĩrũmie mĩtaratara nĩ ũndũ wa kũgitĩra andũ kũmana na ũhoro ũcio ũtarĩ wa ma. Keri ũgitĩri wa ndata, andũ no magĩe na maũndũ ma kwĩgitĩra na ũndũ wa ndata ciao, iria maheanaga kũgera intaneti. Thirikari no ĩheane mĩtaratara mĩrũmu nĩguo kũgitĩra ndata cia andũ.